Wa mbere, nĩ ũkui wa baithikiri. Baithikiri nĩ iri ũhoti wa gũkua makĩria, kana makĩria ma andũ erĩ, ndereba, na mũkuwi. Wa kerĩ, nĩ kũhũthĩkaga mbũnda mbũnda kana kibikibi. Kibikibi nĩ ũrĩ ũhoti wa gũkua makĩria ma andũ erĩ, hamwe na mũrigo wake. Wa gatatũ, nĩ ũkui kũhũthĩra ngari. Ngari cia magũrũ mana, ngari, matatũ, kana matatũ cia mũingĩ. Matatũ cia mũingĩ, nĩ ikoragwo na hinya, kana ũhoti wa gũkua andũ makĩria ya ikũmi na anana. Wakana, nĩ ũhũthĩri wa mbathi. Mbathi nĩ ikoragwo na ũhoti wa gũkua nginya andũ makĩria ma andũ mĩrongo, mĩrongo ĩtano.

Nĩ harĩ bata gũkorwo ũkĩhanda mĩtĩ mĩingĩ, nĩ ũndũ nĩ ĩrathimo nyĩngĩ mũno cĩũmanaga na kũhanda mĩtĩ. Wa mbeere mĩtĩ mĩingĩ nĩ ĩgũcagĩrĩria nyonĩ kana nyamũ cĩa mũtĩtu ĩrĩa ĩtũmaga mũtũrĩre ũkorwo wĩ sawa. Wa keerĩ mĩtĩ nĩ ĩkoragwo ĩkĩgũcĩrĩria kana gũkorwo ĩgĩcungĩrĩria mbũra ĩkorwo ĩkĩũra gĩcigo-ĩnĩ kĩrĩa maĩkaraga ni ũndũ wa ũhandĩ. Wa gatatũ, mĩtĩ mĩingĩ nĩ ĩtũmaga gũkorwo gũkĩonekana mbao ,mbao ĩrĩa ĩnĩtũmira ngĩnya gwaka. Gwaka manyũmba na gwaka kũndũ kwa andũ gũĩkara. Wa gatatũ mĩtĩ nĩ ĩcũngagĩrĩria kana mĩtĩ mĩingi nĩ ĩtũmaga kũndũ gũkorwo gwĩ gũthaka na kũndũ gũkorwo gũgĩikarwo weega na kũndũ gũkorwo kũri gwa kwrĩrorerwo.

Nĩgwo hote gũkorwo ngĩhũthĩra mbeca ciakwa wega, nĩhotaga gũkorwo ndĩbangĩte na ngahota gũkorwo nyandĩkĩte maũndũ marĩa ingĩhota gũkorwo ngĩka rĩrĩa ndona mbeca. Wa mbere, ngayanagia mbeca ciakwa kũringana na indo iria ndĩrenda kũgũra. Wa gatatũ, ngayanagia mbeca ciakwa kũringana na indo irĩa ngũthiĩ kũgũra, wakorwo nĩ ngũthiĩ thoko, wakorwo nĩ ngũthiĩ thoko ya nguo, wakorwo nĩ ngũthiĩ kũgũra mahiũ, wakoro nĩngũthiĩ kũgũra indo cia nyũmba, wakorwo nĩ ngũthiĩ kũgũra indo irĩa irabataranĩka na ihenya kana kũgũra indo irĩa cingĩkorwo igĩbataranĩka nĩ andũ arĩa twĩkaranagia nao. Wagatatũ, mbeca nĩhotaga gũcihũthĩra wega rĩrĩa ndĩragũra indo nĩgwo ngahota nginya gũkorwo ngĩibanga kahinda karĩa ngũkorwo ngĩetha mbeca ingĩ, cia gũgakrwo cikĩhotithia gũkorwo ngĩgũra indo ingĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ.

Maũndũ marĩa ngoragwo ngĩĩka, rĩrĩa ndĩrahũthĩra mahinda makwa, nĩ hamwe na, gũthiĩ mũgũnda, gũthiĩ gũcerera arwaru, gũthiĩ gũcerera arĩa mataraigua wega, gũthiĩ gũcerera atumia akũrũ, kana, gũthiĩ kũrora ciana iria itari, ciana cia ngũriai, ciana ĩria itari na ateithia, ateithia ake, kana rĩrĩa ndĩrenda kũhũthĩra mahinda makwa wega, kana rĩrĩa mahinda makwa itarĩ na ũndũ ingĩka, kana rĩrĩa itari wĩra, nĩ ngoragwo ngĩthiĩ kwĩrorera mũbira, kana ngakorwo ona ngĩingĩra kĩharo , gũthiĩ gũthaka mũbira.

Bamĩrĩ-inĩ itũ nĩ tũrĩanagĩra na tũkanyitanĩra hamwe na maũndũ nĩ maingĩ mũno na maũndũ nĩmakoro marĩ mabata mũno harĩ kũnyitanĩra kana kũrĩanĩra na bamĩrĩ yaku. Wambere kũnyitanĩra na bamĩrĩ nĩgũtũmaga kũmenya kana gũthũrima indo cianyu na mũkorwo, mũgakorwo mũkĩmenya harĩa mathĩna ma bamĩrĩ marĩ. Nĩmũkoroo mũkĩnyitanĩra na kũmenya kana gũkorwo mũkimenya bamĩrĩ ĩrĩa ĩkuo na mũgĩkorwo mũkĩmenyana nginya andũ anyu na mũgakorwo nginya mũgĩkũria ũrũme, ũrũmwe na mũgakorwo nginya mũgĩkũria wendani.

Indo iria itũmaga gũtheria nyũmba gũkorwo kũrĩ kũhũthũ nĩ hamwe na kĩhato. Kĩhato nĩ kĩhataga nyũmba wega, gĩkahata nginya tĩri kana rũkũngũ rũrĩa rũngĩkorwo rwĩnyitĩrĩire kũu rungu rwa metha, rungu rwa itĩ kana rungu kinya rwa indo iria ciri nyũmba. Wakerĩ nĩ kũhũthĩra gĩtambaya gĩa gũthambia kana kĩrĩa gĩtagwo ragi hamwe na maaĩ. Gĩtambaya gĩa gũthambia kĩrikagio maaĩ-inĩ, gĩkahihwo arabu gĩgatũmĩra, gĩgatũmĩka, gĩgatũmĩka kũhurahura rũkũngũ, kana tĩri kana maaĩ m gĩko marĩa mangĩkoo maitĩkĩte metha-inĩ, rungu rwa metha kana nginya rungu rwa ndiroo, kana nginya rungu rwa indo iria cingĩkorwo cirĩ nyũmba. Wagatatũ nĩ kũhũthĩra macini ĩrĩa ya kĩĩrĩu, macini ĩrĩa ĩnyuaga rũkũngũ, macini ĩrĩa ĩgucagia rũkũngũ ĩrĩa ĩhũthagĩra thitima gũkorwo ũkĩhurahura itĩ, gũkorwo ũkĩhurahura itanda, gũkorwo ũkĩhurahura itambaya iria ciina rũkũngũ nyũmba-inĩ.

Nĩwagĩrĩire gũkorwo ũkĩigithĩrĩa mũtũrĩre waku ũgitĩri, kana maica maku ũgitĩrĩ, ma nĩũndũ wa maũndũ marĩa mangĩkorwo makĩhanĩka. Ũndũ wa mbere, ũrĩa ũbatie gũkorwo ũkĩigĩra, maica maku ũgitĩri, nĩ mĩtino ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkiumana na, mĩtino ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkiumana na na maũndũ marĩa tũĩkaga o mũthenya, kana, mĩtino ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkiumana na kũringana na wĩra ũrĩa mũndũ araruta, kana, maũndũ marĩa mangĩkorwo makĩhanĩka mĩciĩnĩ itũ. Nĩ maũndũ ta gĩkuũ, ndwari. Ici nĩcio indo iria ingĩtũma ũkorwo wagĩrĩire kũigĩthĩria ũgitĩri wa maica maku, na nĩwega mũno, tondũ rĩrĩa wĩigĩrĩire wĩigithĩirie ũgitĩri wa maica maku, maũndũ marĩa maritũ mangĩhanĩka, nĩmokaga kũ kagacĩrĩrwo, kana, gũkorwo makĩrorerwo nĩ arĩa makũigithĩirie ũgitĩri wa maica maku.

Motaro marĩa mangĩgũteithia kũiga nyũmba yaku ĩrĩtheru nĩ hamwe na, kũĩrorera kana gũthikĩrĩria tabarĩra iria ikoragwo ĩgĩtarĩria kana kwaria ũhoro wa motaro marĩa mateithagia andũ kũiga nyũmba yaku ĩrĩ theru. Kana gũthambia nyũmba nĩguo mũtũrĩre waku ũkorwa nginya ũgĩikara wega. Nyũmba ĩrĩ theru, mũtũrĩre wa mũndũ nĩ ũkoragwo wĩmwega nginya hakiri cia mũndũ nĩ cikoragwo irĩna thayũ kana maũndũ nĩ makoragwo meigĩte orowega.

Njĩra njega, kana njĩra iria, ũngĩkorwo ũkĩhũthĩra, kwĩgitĩra, kana kũgitĩra mũciĩ waku kumana na tũnyamũ, nĩ wa mbere, gũkorwo ũgĩthondeeka rũgiri, rũgiri rwa mbere nĩ rũgiri rwa mbao. Rũgirĩ rwa mbaũ, mbaũ nĩcirigaga wega, nĩguo gũkorwo ikĩrigĩrĩria tũnyamũ ta tũbũkũ twa mũtitũ, kũingĩra mũgũndainĩ waku, gũka kũrĩa mĩmera yaku. Wa kerĩ nĩkũhũthĩra waya, kana waya ya ĩrĩa ĩngĩ ĩrĩgiragĩrĩria tũ tũnyamũ tũnini kũingĩra mũgũndainĩ waku, gũka kũrĩa mĩmera. Wa gatatũ nĩ kũhũthĩra rũgiri, kana gũkorwo ũkĩhanda rũgiri rwa kaiyaba, rugiri rũrĩa rũrĩ mĩigua, rũgiri rũrĩa rũtangĩhetũkwo nĩ tũnyamũ tũnini. Wagataũ nĩgũkorwo gũkĩthondeka, kana gũkorwo ũgĩaka rũgiri rwa ihiga, rũrĩa rũngĩgirĩrĩria nginya tũnyamũ tũrĩa tũnini biũ kũingĩra mũciinĩ waku.

Wĩra wakwa wa oro mũthenya ũkoragwo ũhana oro wega, tondũ ũndũ wa mbere ũrĩa ngoragwo ngĩka ndaingĩra wĩra nĩgukorwo ngĩbanga kana gũkorwo ngĩbanga indo iria ngũrũta nacio wĩra mũthenya ũcio. Wa keri, ngoragwo ngĩbanga kana ngoragwo ngĩthũrima kana gwĩthũthũria wĩra ũrĩa batiĩ gũkorwo ngĩrũta oro mũthenya, kana wĩra ũria batiĩ gũkorwo ngĩrũta mũthenya ũcio. Wa gatatũ, wĩra wakwa ndĩũrũtaga mathaa manana na rĩrĩa mathaa makwanjia wĩra mambia ndutaga wĩra hatarĩ cararũkũ kana hatarĩ mũthũtũkanio owothe. Mathaa magũthiĩ kũrĩa irio cia mũthenya, gatagatĩ ka mũthenya makinya ngathiĩ kũrĩa, arabu ngacoka wĩra-inĩ ngarũta wĩra ũcio nginya mathaa mathira, nĩrĩo njohaga indo ciakwa wega ngacokanĩrĩria indo ciothe ngũrũtaga nacio wĩra, ngaciga handũ hega nĩgũo ngahota gũkorwo ngĩmenya harĩa, kana nĩgũo ngahota gũkorwo ngĩmenya ũrĩa nganjia wĩra wa rũciũ.

Moritũ marĩa ngoragwo ngĩcema namo wĩra-inĩ nĩ, wa mbere, indo cia wĩra gũkorwo igĩthũka na mũtino. Wa kerĩ, nĩ indo gũkorwo kana gũkorwo ngĩgĩa na ũnyihu wa indo irĩa irabataranĩka gũkorwo ngĩruta wĩra. Wa gatatũ, nĩ arĩa tũrutithanagia nao gũkorwo matarĩ na ũmenyo wa kũruta wĩra kana gũkorwo matekũria ciũria, kana gũkorwo matagũthũrima ũndũ ũria ũbatiĩ gũkorwo ũgĩkĩka wĩra-inĩ.

Ngumo iria ingĩenda mũrata wakwa akorwo nacio nĩ ngumo njega. Ngumo cia gũkorwo agĩteithia andũ a itũũra, ngumo cia gũkorwo akĩhota kũruta wĩra atarĩ na mũthutũkanio. Ngumo ya gũkorwo akĩruta wĩra ngũrani na andũ arĩa angĩ. Nĩ ngumo ingĩenda ngumo ikorwo ciri njega, ngumo cia gũkorwo akĩhota gũteithia bamĩrĩ yake kana gũkorwo agĩka maũndũ ehoketwo hatarĩ mũthutũkanio na akorwo akĩruta wĩra na waragania kana ngumo cia gũkorwo endetwo mũno nĩ andũ a itũũra kana andũ a rũrĩrĩ-inĩ rwitũ.

Njoyaga kahiũ ngatinangĩa nyama yakwa wega, icunjĩ iria ndĩrabatara, icunjĩ nini nini, icunjĩ iria igũkorwo ikĩhoteka kũrĩka nĩ andũ. Wa kerĩ, ngoya thaburia yakwa ngathambia wega, ngatinangia gĩtũngũrũ, ngekĩra maguta, ngakunĩka arabu ngaigĩrĩra mwaki-inĩ nĩguo gĩtũngũru gĩkorwo gĩkĩhĩa wega. Gĩtũngũrũ kĩahĩa wega, ngatinangia nyanya, ngacoka, ngacitĩrĩra kũu thaburia thĩinĩ, niguo nyanya onacio ikorwo ikĩhĩa wega na igakorwo ikĩruta rangi mwega. Wa gatatũ, ngauruga nyama ciakwa, ngacoka ngacikunĩkĩria rĩngĩ ta ndagĩka ithano ikorwo ikĩhĩa wega. Wa kana, ngaitĩrĩra icunjĩ ciakwa cia nyama thaburia-inĩ, ngakoroga wega nĩguo ikorwo ikĩnyita rangĩ na nĩguo ikorwo ikĩhĩanĩria hamwe na nyanya na gĩtũngũrũ gĩakwa na maguta. Ngakunĩka thaburia yakwa ndagĩka ikũmi ngacoka ngakunĩka rĩngĩ, ngauruga nĩguo nyama ciakwa cikorwo ikĩnyita maguta, ikorwo ikĩnyita gĩtũngũrũ, ikorwo ikĩnyita mũcamo wa nyanya. Ngakunĩka thaburia yakwa rĩngĩ, ngacoka ngeterera ndagĩka ikũmi nĩguo nyanya ciakwa na nyama ciakwa ikorwo ciahĩa. Ohau hau ngongerera cumbĩ nĩguo ngorwo ngĩgĩa na mũcamo ũrĩa ndĩrenda.

Wa mbere, menyaga kũrĩa ngucanio irauma, kana ngamenya haria ngucanio harĩa yumire, nĩguo ngahota kũmenya kĩhonio kĩa ngucanio icio. Wa kerĩ, nĩ njikaragia andũ thĩ, ngathikĩrĩria mawoni ma arĩa mena ngucanio. Ngathikĩrĩria mawoni ma mwena ũrĩa wĩna ngucanio, ngathikĩrĩria mawoni ma mwena ũyũ ũngĩ wĩna ngucanio, arabu ngacoka ngathikĩrĩria ũria marauga, arabu ngacoka ngatua ngucanio icio, kana ngatua ciira ũcio na kĩhoto. Ngucanio cia arata kana andũ a bamĩrĩ, nĩ tũci, tũhũthagĩra watho kana tũgathiĩ kũrĩ arĩa marĩ watho-inĩ, tũgathikĩrĩria, kana tũgathikĩrĩria ngucanio, arabu tũgatua ngucanio icio, kana tũgathikĩrĩria ngucanio icio mĩena yerĩ, arabu tũgatua ngucanio icio na kĩhoto.

Kũmenya mũndũ nĩ kũrĩ ngũrani mũno na nĩ kũrĩ ngũrani mũno gatagatĩ ga gũcemania na mũndũ na gũcemania na mũndũ kũgerera njĩra ya ĩntaneti. Wa mbere, gũcemania na mũndũ kĩũmbe nĩ gũkoragwo kũrĩ kwega mũno tondũ nĩ ũkoragwo ũkĩmenya thũra ya mũndũ na nĩ ũkoragwo ũkĩmenya maũndũ make na nĩ ũkoragwo ũkĩmenya mĩthiĩre yake, mĩtũgo yake na nĩ ũkoragwo ũkĩmenya ũrĩa mũndũ ũyũ aikaraga na nĩ ũkoragwo nginya ũkĩmenya maũndũ marĩa abatiĩ gũkorwo agĩka na maũndũ marĩa ekaga o mũthenya o mũthenya na nĩ kũrĩ ngũrani ya kũmenya mũndũ kana gũcemania intaneti-inĩ. Gũcemania intanetinĩ mũndũ ndakoragwo akĩmenya thũra ya mũndũ tiga wonete thũra yake mbica-inĩ ndũkoragwo ũkĩmenya mĩtũgo yake, ũkoragwo ũkĩmenya maũndũ marĩa akoragwo agĩkwandĩkagĩra intanetinĩ, ndũkoragwo ũkĩmenya mĩthiĩre yake, ndũkoragwo ũkĩmenya mĩtũgo yake. Koguo nĩ harĩ ngũrani mũno gatagatĩ ya gũcemania na andũ kũgerera intanetinĩ na gũcemania na andũ kĩũmbe.

Wa mbere nĩ gũkorwo ũgĩkũrana kana gũkorwo ũkĩmenya andũ a bamĩrĩ yanyu, andũ arĩa mũciaranĩirwo nao. Wa kerĩ, nĩgũkorwo andũ acio mũciaranĩirwo nao, kana andũ anyũ makorwo magĩtambũra bamĩrĩ ciao na makorwo makĩmenya andũ ao nĩ arĩkũ, na makorwo magĩtarĩria andũ arĩa angĩ mwĩnao andũ ao nĩ arĩkũ. Wa kerĩ, nĩ gũkorwo ũkĩmarugĩra wega, nĩguo kũmacanjamũra, nĩguo makene ngoro, nĩguo mahũne na nĩguo makorwo nginya na thayũ wa ngoro. Wa gatatũ nĩ gũkorwo ũkĩmonia harĩa mangĩkoma, ũkĩmonia harĩa nginya mangĩkorwo makĩhurũkĩra, nĩguo macanjamũke na nĩguo mahote gũkorwo na thayũ rĩrĩa mũcemanio wa bamĩrĩ, kana rĩrĩa mũcemanio wa andũ anyu ũrenderea.

Harĩ gũthĩnja ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenya ũrĩa gĩthĩnjĩro gĩikaraga kana ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenya harĩa gĩthĩnjĩro kĩrĩ. Wakerĩ nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenya gũthĩnja, kana nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenya ũrĩa indo cia mĩthemba yothe ikoragwo igĩthĩnjwo. Wagatatũ nĩ ũbatiĩ gũkorwo wĩna indo ta tũhiũ, tuba wa kũnora tũhiũ twa gũthĩnja tũhiũ tũrĩa tũngĩkorwo tũtagũthũka na ihenya. Wagatatũ nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenya ũrĩa nyama ĩno ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩigwo, ũrĩa nyama ĩno ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩtinangio, ũrĩa nyama ĩno ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩkĩrwo harĩa ĩkagĩrwo nĩgwo ĩkinyĩre arĩa maramĩrĩa.

Wa mbere, ndagereire mũgũnda, ngiuna mbembe irĩa njega, irĩa ndabatie gũkorwo ngĩcina hĩndĩ ĩrĩa, ndakoragwo ngĩenda kũrĩa kana kũhũthĩra mbembe. Wa gatatũ, ngĩthiĩ ngĩakia mwaki wa makara kana mwaki wa njiko, nĩguo ngorwo ngĩhota gũcina mbembe ĩno. Wa gatatũ, ngĩetha rũtara, nĩguo hote gũkorwo ngĩigĩrĩra mbembe, nĩguo ĩkorwo ĩkĩhĩa. Wa kana, mbembe ĩgĩcinwo, ĩbataraga kũgarũrwo nĩguo ĩkorwo ĩkĩhĩa mĩena yothe. Wa kana, mbembe, ĩrutagwo riko, arabu ĩkarorwo kana ĩgathũrimwo wega kũrĩa ĩtahĩte, nĩguo ĩkorwo ĩgĩcokio mwaki-inĩ ĩkorwo ĩkĩhĩa wega.

Mũthemba wa keki ũrĩa ngoragwo nyendete mũno nĩ keki ĩrĩa ĩkoragwo ĩthondeketwo na mũcamo wa ndimũ kana keki ĩrĩa ĩtakoragwo ĩthondeketwo na cukari mũingĩ. Kĩrĩa gĩtũmaga nyende mũthemba wa keki ĩrĩa ĩthondeketwo na mũcamo wa ndimũ kana keki ĩrĩa ĩtarĩ na cukari mũingĩ, nĩ ũndũ wa gwĩthema na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩrehwo nĩ mũigana wa cukari mũingĩ ũrĩa ũkoragwo ũthondeketwo na keki ĩno.

Wambere, nĩharĩ bata kũrũgamĩrĩra mbũri ĩkĩrĩa, nĩguo gũkorwo ũkimenya kĩrĩa irenda haswa, kana mũigana wa kĩrĩa ĩrenda gũkorwo ĩkĩrĩa. Wa kerĩ, nĩ bata kũrũgamĩrĩra kana nĩ bata kũrĩithia mbũrĩ nĩguo ĩkorwo ĩkĩrĩa wega, na nĩguo ũkorwo ũkĩmenya kana nĩyahũna, kana nĩyarĩa nyeki ĩrĩa ĩbatie gũkorwo ĩkĩrĩo. Wagatatũ, nĩharĩ bata kuoha mbũri na mũkanda nĩguo ũkorwo ũkimenya kana nĩguo ũkorwo wĩna ũmenyo, wa harĩa hothe ĩrenda gũthiĩ.

Mũthemba wa kĩndũ gĩkĩ gĩthondeketwe haha ngoragwo ngĩenda mũthemba ũrĩa ũthondeketwo na matunda ta macungwa, itunda rĩa kanyondore, ibabaĩ, kana itunda rĩa thakame, kĩrĩa gĩtũmaga nyende kĩndũ gĩkĩ ,kĩndũ gĩkĩ nĩgĩtũmaga mũndũ akorwo na ũgima wa mwĩrĩ na nĩgĩtũmaga mũndũ akorwe na ũgima wa mwĩrĩ na akorwo na hinya wa kũrũa na mĩrĩmũ ĩrĩa ĩngumana na maũndũ ta marĩa ma kũrĩa irio irĩa itagĩrĩire mwĩrĩinĩ.

Ũndũ ũrĩa ũrathi na mbere haha nĩ haha nĩ harĩa gũthĩnjagĩrwo kana haha nĩ gĩthĩnjĩro-inĩ kĩ mbũri na ngombe kana gĩthĩnjĩro kĩ indo iria igĩthĩnjagwo rũrĩrĩ-inĩ. Haha wa mbere mbũri ĩingĩragio gĩthĩnjĩro-inĩ ikarengwo mũtwe wa kerĩ ikarutwo rũa wagatatũ ikarutwo nyama cia nda arabu nĩguo igacurio arabu nĩguo nyama ikarengagwo nĩguo ihote gũkinyĩra arĩa maracirĩa rũrĩrĩ-inĩ

Mĩthemba ya mohoro, marĩa maheanagwo ngoragwo ngĩhũthĩra kaingĩ nĩ mĩthemba, nĩ kana nĩ ũhoro ta, ũcenjia wa rĩera. Ũcenjia wa wera , wa rĩera ndĩũhũthagira kaingĩ nĩguo kũmenya kĩrĩa ngũhanda mũgũnda-inĩ wakwa, kana nĩgũo kũmenya rĩrĩa ngũkorwo ngĩhanda. Mũthemba ũngĩ wa ũhoro ũrĩa ngoragwo ngĩhũthĩra nĩ kũmenya ũrĩa matũra maikaire, kana gũkorwo ngĩmenya ũrĩa gĩcigo kĩrĩa ndĩ gĩikaire, kana gũkorwo ngĩmenya ũrĩa thoko ya indo iria handĩte ũrĩa ĩikaire, nĩguo ngorwo ngĩmenya ũrĩa ngũthiĩ kwendia indo ciakwa, kana ngorwo ngĩmenya ũrĩa, urĩa maũndũ megũikara, kana ngorwo ngĩmenya rĩrĩa ngathiĩ thoko, kana ũria ngũkorwo ngĩĩka maũndũ makwa.

Thenema nĩ ikoragwo igĩtarĩria maũndũ ũrĩa mahanĩkire kũhetũkĩra mbica cia kũhũrwo na camera kana mbica cia kuoywo na camera. Mabuku nĩ makoragwo mategũtarĩria no mabuku nĩmakoragwo mategũtarĩria hatarĩ mbica kana hatarĩ mbica cioirwo na camera. Mabuku matũmaga mũndũ akorwo agĩcirĩria ũrĩa gwathire, no thenema ĩkoragwo igĩtarĩria mũndũ cararũkũ ũrĩa maũndũ mahanĩkire tondũ mũndũ akoragwo eroreire thenema ũrĩa maũndũ mahanĩkire na kana ũrĩa maũndũ marenderea kana ũrĩa maũndũ magũthiĩ nambere.

Mathako ma gĩkundi nĩmatũmaga, nĩmateithagia gwaka ũkuruhanu mũrũmanu tondũ rĩrĩa andũ magũthaka mĩthako ĩno nĩmakoro mena kanya kana nĩmahotithagio nginya gũkorwo makĩmenyana, nĩmakoro makĩhotithio nginya gũkorwo makĩmenyana kũrĩa maumĩte, mawĩra marĩa marutaga, mũndũ kĩrĩa endete, na nĩmakoragwo nginya makĩhotithania gũkorwo magĩbanga mĩthako ya gũtũma makũndi mateithie gwaka ũkuruhanu kana ũkũri. Nĩmateithagia nginya andũ arĩa marakuruhana na njĩra ya wega gũkorwo magĩthondeka maũndũ na gũkorwo makĩiguana, gũkorwo makĩnyitanĩra na gũkorwo makĩgĩa na ũrũmwe. Mathako maya nĩmateithagia o mũndũ gũkorwo aikarĩte arĩ o mũkenu na gũkorwo agĩbacĩrĩra maũndũ maingĩ na gũkorwo akĩenda nginya gũkorwo, akĩenda nginya gũthaka mathako maya hĩndĩ, hĩndĩ ĩngĩ na hĩndĩ rĩrĩa akũigwa mathako maya mehakuhĩ gũthakwo kana handũ mathako maya ma gĩkundi makirie o gũkuruhana.

Ũndũ ũria wa ndũire ngoretwo ngĩona mũno, nĩ maũndũ marĩa mahanĩkaga tene, maũndũ ta maya. Maũndũ ta maya mũirĩtu kana mũndũ wanja akuhĩrĩria mĩaka ya kũhika. Tene rĩrĩa mũirĩtu kana mũndũ wanja akuhagĩrĩria kũhika, aciari ake nĩmoyaga magũrũ magathiĩ ngĩnya kwa mwanake ũrĩa ũrenda kũmũhikia. Makinya kũu, nĩ makinyaga kũu makanyitwo mbaru wega na makanyitwo ũgeni na makagĩa na gĩikaro gĩa kũmenyana. Maambĩrĩria kũmenyana, nĩ maambagia kũrania marĩtwa na makorania kũrĩa mũmĩte, mwĩkaga atĩa, nĩguo makĩhote kũmenya bamĩrĩ yanyu ũrĩa ĩkoretwo ĩgĩka, kana ũrĩa ĩtũraga ĩgĩka na mawĩra marĩa mekaga. Aciari a mwanake nĩ mamacokagĩria ngatho nĩ kũreka ciana ciao ikorwo ikĩmenyana na ikorwo ikĩoya itemi kana itwa rĩa gũikarania. Ũndũ ũyũ wa ũndũire no ũkoretwo ũkĩenderea nginya matukũ ma rĩu.